Kosepone tonego otere e pong' kahawa mondo orege kasto obedo majan minyalo tedgodo chae kende.

Okelo yuto, kendo omiyowa chiemo kawapono kasto bang'e wause mwaloke pesa wanyalo ng'iewogo chiemo maji chamo kendo onyalo keto ngimawa obed maber kwatiyo tijno pile pile.